Ma kelo mor ma aneno kae en ni ya, olemo ni otwi ma ber ogolo nyaka olemo ma ber irito mond koro ochieg ,osetegno koro odong' ne mana chiek mondo opone kasto ichame.

Aneno ka jalni nigi pala ong'ado go ogaka . Ogaka en yath ma ng'ato nya tiyo go kata ka iye kaye kata onya tiyo go luoko go wang' ka wang'e nigi tuo matindo. Ogaka kato ng'ato nya tiyo go keto ne nyathi mondo kik madh chak.

Tijni itime, en tich mar puro. Mondo ji oyud kaka chiemo, nyaka ipur mondo ipith. Inyalo pidho kata alot, nyanya. kitungu, maembe to tijni nigi pesa. Ng'ato nyalo uso alot koseloth maber kata onyalo pidho kabich to ka oseloth maber to ouso toyudo pesa. Tijni ng'ato nyaka pur, ng'ato nyalo puro gi jembe, kata onyalo puro gi dhiang', kata tinga tinga.

Aneno ka jogi oting'o bul, kasto be aneno iro, chal ni nitie gimoro matimre kae, kata nyalo bedo ni gin gi mor kata kuyo. To aneno iro. Iro inyalo ti godo mondo okony, mondo kata gweng' ong'e gima timre.

Ber ma anyalo yudo kuom ka atiyo tijni en niya, anyalo yudo pesa to pesano nyalo konya kuom gik mang'eny kaka gedo, chulo ne nyithindo pesa mar skul, ng'iewo gik moko, konyo jogweng', aluorana konyo aluorana. Tjni nigi pesa ahinya to be okonyo ng'ato, ng'ato ng'ere gi jok mopogore mopogore.

Ni e piny machon tijni ne nigi nengo ahinya niwach ni ne okelo mor, oriwo ji, ji biro kanyakla mon do obed gimor to tinde tijni ok timre kata ei aluora wa. To chon tijni ne ji biro ka nigi mor kata ka nyathi onyuol, nitie arus, tijni itimoga, ji miel mm.

Kar ng'iepo maduong' iuso gik moko te mang'ato nya bedo ni dwaro kata ka ng'ato nya dwaro sufuria, ng'ato nya dwaro mchele, ng'ato nya dwaro cabbage, inyayudo kar nyiepo maduong', nigi gimoro amora ti iusogi e nengo mayot. Emomiyo ji tinde ohero kar nyiepo maduong'

Tijni en tich ma yudhe masani ohero to en tich mar miel.Ng'ato dhi miel e bar, nya miel ne kata ji e arus kata enyuol nyathi to ichule. To tijni ok en tich moro maber ahinya, yudhe tinde mielo miende moko maricho richo.

Tijni konyo nyiri mondo obed gi chiro. Kasto chon nyiri ne ok som, tinde nyiri somo, gibedo , ijiwogi mondo gibed gi chiro, gibed gi chir, gisom matek mondo ong'e ni nyiri be nyalo, Girls Empowerment Centre, nyiri be nyalo.

Timbe mane timre ekinde machon, mon no nyiri ne ok oyienigi somo ne ok dhi sikul, ne gitedo chon. To chon kwerewa ne gonwa mbaka godhiambo kogik godhiambo. Kogik godhiambo to neonge simu, simu ne onge.

Tinde nyithindo somo maber ne wach jopuonje odhi skul ong'eyo gik mang'eny, ong'eyo tiyo gi kompyuta ma tinde nyithindo matinde ipuonjo gi kompyuta . Kasto jopuonje gi be odhi skul puonjo gi maber. Tinde oyud lony mang'eny, yot mondo nyithindo opuonj

Aneno ka jogi nigi mor ahinya, chal ni gin gi nyasi maduong' to aneno ka moko oruako abuog rombe. Moro be oruako koti mawuoyo. Chal ni gin gi nyasi moro.

Gima aneno kae aneno simu to simuno aneno ka nyalo bedo ni en forex. Forex en mar uso gi nyiewo, to ng'ato nyalo podho kata nyalo yudo mang'eny kata opodh.

Dhok mamana en dholuo. To kaka atiyo kode atiyo go kuom wuoyo gi osiepena, wedena, dholuo, babawa be en jaluo. Koro atiyo kode loso kod kata mamana, dholuo alosogo kata kuma atiye

An ka achiew akwongo a gone nyasaye erokamano kuom miya ngima kasto aluoko wanga kasto arudho laka kaka achwako chai ka asechwako chai to aluoko sende atimo ler ka an gi lweni ma olil alwoko kasto ka aselwoko lewni to be alwokora to abet ka ayweyo.

Atiyo ga niya, atiyo ga tije ga e samo winjore to atiyo gi mos ma ler ok arit ni mondo ngato mondo otim an e ma timo gi ne wach ka rito ni ngato otim ngato ok bo timo koro ne wach onyalo kelo fitina kind gi ariyo ka ok itimo tich.

Jakuo ko maki e chiro to inyalo negi obila nyalo kao sirikal e lwet gi kata inyawange inyagoye marach mo hinyre, jakuo inyal ter kata e cell to cell kotere to polis dhi kao okang e lwet gi.

Inyalos kamae, inyalos kikelo nyasi mathis. Nyasi ma jii biro to romo, jii nya biro to romo to chiemo to gin gi mor, seche go kagiparo ni kawuono nonyuol ng'at ma kama kama kata ni kawuono no ik ng'at ma kama kama, no ik ng'at ma kama kama kata ni kawuono ng'at ma kama kama ne otimo arus

Nyasi ma chon ne ok oyie ni jok moko biro, jok moko kaka nyithindo ne ok oyie negi biro enyasi machon. Jodongo ne biro enyasi mondo ogwedh jonyasi. Jodongo emane ohero biro e nyasi niwach gin e jok mamiyo ji gweth, ma kaok gibiro to ok ginyal miyi gweth.

ni ng'ama tiyo nyaka bed ni ong'eyo somo to ong'eyo ndiko niwach aneno ka nyiri ni kanyo to wuone be ni kanyo ,aneno ka nitie ng'at moro moruako angalo ji ariyo gi ruako ang'alo, to aneno kamoro nitie ma ndiko, chalni nyiri gi rito mondo ondikne gi gima gidwaro.

Tijni osekonyo obila mangeny e aluorawa. Tijni en tij nikech to en tich manigi pesa okonyo jii. Jokma ne oome noome mondo okony jii, jogweng

Oketo yot ka nyithindo nyalo somo e simu kata japuonj nyalo koso biro e klas, to nyathi somo e simu. Tekni en gi simu ma ginyalo some. To tinde ng'ato nyalo yudre nyalo yudre piyo piyo, kata ng'at man mabor ng'at manio inya yudo e simu ama indikne kata barua, mmm.

Oketo yot e somo, ka nyathi nyalo somo e simu kata ka ok odhi sikul, onyalo bet dala to osomo e simu, tek ni en gi simu mo nyalo somo go. To kata japuonj nyalo miye tich otim e simu. To tinde ng'ato nyalo yudere eyo mayot ka en gi tinde simbe nitie to be ng'ato inya ndikre baruwa, ng'at man oko kaka piny China inya yude e simu kidware.